Chuu ko pek ab mosongik, pek chutok anyun bo mosongik ko chon lelech koraa komii beek chebo mosongik che biriren, mosongik kekole en ole matyan ropta ole yamat, koraa ko metik ab mosongiot anyun non ikere kokokoyam kebut asikemaa asikebor asikobit kekonor en choket.

En emet neyamat konomekee anyun minutik akanaketab beek, ngamun minutik tugul komokyingee beek ako emet neyamat komomi ropta kongenakaa beek anyun minutichotok kokororonitu anyun minutik akosich rurutik, notok anyun konyolu keker oret nekinoki beek minutik en emet neyamat.

Kimine obo kora tukuk cheu kipsiong'ik, njuguk ak mosong'ik en korenyon ako terchindo anyun rurutik kotieke ak ropta netee nekokisich en korenyo, tukuchutok anyun kemine ngamu moche koyamat emet en oliabunu ako yon koropon komie kesiche rururtik chechang koyon moropon komie kobendi kweny rurutik,

Minetab bandek kokonu kelchin neterter, akenge koamun eeh konu amitwoki eng emet biik chechang' koboisien kimiet ak kiteri kechop kopun bandek kora ko bandek kealdo en beit nepo parak kealdochin emotinwek chepo sang' ak emet kora, noto anyun koamunee sikochome biik chechang' minsetab bandek en kokwotinwek chechang'.

Chamgei aldaindeni ,kakisirwa anyun kerichek chu eng sipitali, kerwon kot tos itinye kerichek chuton, kele Mami kerichek chuton ii, Ara tos asichen ano anyun kerichek chuton ngamun amnyani tos iyoktawonoldagee olealdo kerichekanan tos imwawon ele tosawe asasikyi kerichek chuton ii

Chamgei. Awendi sipitalit neuni mi olitok, ak ko mang'en oret komye, tos iarora ole awetitai asait sipitali? Betut nyu ne tai anyo yutok raini, ako mang'en komye oliton, iarora anyun asiamuch ait komyen asimabet.

Eyee aman moet mising, Amin elebo ano eng moet, nam kiro ele amin ,aman barak yubo moet barak lale kou maat, tos koiam ne langat and then kotau au moaniton ,kotau amut bett ako kokakiam anyu kimyet ak ingwek ma'am kiy neter, amache anyu iwe kebimanin eng lab Yun asi kityo ager kalengo Mami kiy nekoiam neya, kany awee anyun ngwan mising.

Kokanyon sibitali wikit konye kiomon keldet Ako kikesirwan kerichek akere ale mawalak kii anyun enn keldanitan, tikwonmon marue, kamoje ikerwon ngotos iwolwon kerichek alak anan ikerwon Ile ngotko tos itoretiton ano asiamuch asob,, eee ngwan mising Ako keldet nimbo mwisho ingebe jutochu tugul bo komasi bo tai.

Okere kekonon kerichot ab panadol komoiyoyon anee ikaam komomii kit newolokse en borto komoche anyun iwolwon kerichot omoche ikotkomukokse ikonon prufen ikalukui prufen kowendii ngueny nwonindo en chokinet kaikai anyun toreton wolwon kerichot ndoniton koik prufen.

Kaditab NHIF konyoe mising en biik chebwonee korue en sipital motoboisie mising en chito nenyon akowekse nemorue, inguni ko kaditab NHIF konyoe ako lipani kitandet en chito nerue.

Yeimoche iboisie computer inomi computaing'ung, yeityo iwe yun mito kiin kowo round, itiny inendet, ye itiny komong pikchait anyun ing screen ndakakomong eng screen ii, icheng kiit ne imoche, ngimoche itaipan ii, iwe ole kikisir kele word, imoche iyokte kiit neu email ii, icheny internet, imoche isiresie eng che kiyoe hesabuk ii, iwe ole kikiser kele spread sheet. Kounotok anyun ii chang tuguk che terter che tos inyoru eng computer.

Minutik cheu kipsongik ii ak mosongik ko nyolchin olilo robta ngamun nee, sogek kwai Ii ko arunyike olon lole asista akoyatak ye kawo ngwony asista, kora ko kelyek kwak ko tenden asimoibit bek chechang, kora ko konori ee ketotok bek che imuch koboisien enn muda ne oo nekobet robta.

Chu ko kiplengok chekiribe en kaa ngomnotet nenyolu itindoi sirib kiplengok ii konyolu inai ile kiboen omitwogik ingirjo kiriben kerichek olon komionio kokarik chemokyinigee anyun ko tuguk chekiboe sanisiek, kot nekakitech komie koraa imokyinigee kerichek kounoton anyun kochoton tuguk chenyolu ingen ak itindoi sirip kiplengok.

Wuy korut bandek eng olingwong ngamun ii ngugunyechotok kwok ii komonome bek amonome tikitik ab bandek komnyee, ma mamwaun alenjin rutu bandek ngamun uii nia sikobit sikomuch koyay komnyee bandek enn emet neu notok.

Kikamut mukonjwa sipitali ngwong kimioni kitindoi miondap kobwotutik kindalipan anyun kotom kowekwon en messange kole kalipan monket ole kiyaa network anan nee omoche ochikilwon sokerwon kotko monyo message ako kokobor kole kikalipan anan tindo shida nee moshinishek kwok.

Eng pijaini ii akere bik che muren, tindo ichek ngoroik che ka ilach, che kakiwuu ee yubo suwet Ako kaa ilach tuguk eng metit, tindo ketik ak ngotit alak, kora akere jii ne kaitwal kwo Barak, ukele tinye ureriet nekisindone kei ketwal Keba Barak biju kobure ko uwon samburyek an ko masaek.

Enn korenyon Ii ko minetab chaik kotindoi keljin neoo ngamun ii kibute chaik ii ak iyoldoji factorisiek che ngoe chaik, kila arawa kolibonej chebo kiloisiek che kakibiman, kora ye ibata kenyit kokonech Rabinik che ki iyo enn factory kou notok anyun ko chaik kokonu keljin neo enn korenyon.

Yu ko imbaretap chaik. Ketoikere kepute, ko sogekap chaik. Akere anyun kwonyik chekala kitonget eng batet. Mi kobute ichek chaik asikoityam ndanyi kitonket kopa kopiman kowek kora koput. Ko u noto anyun, koi nkoimeni kopiman kiloishekwai tukul alityakelipan icheket. Chaik, keng'oe asikesich majanik chukipoishe eng gaa.

Ni ko mbaretap chaik. Chaichuto, ko kotakemine tom koyam keputchi takomi ng'ony mising. Kora, akere ale ripot mbarani, tilil motindoi kertit eng orit akere kokisember komie . Nematia, ketou kebute ichek, ak kora kokon kelchin.

Kamoche toretet eng jokchinet, amoche passport ngamun atinye Banda nekibendi Australia eng wikinon, kibendi kekere ole Testo tai emonoton Ako tom kojobok passport nenyun, kamoje ale itoreton ijokchineiwon asiamuch komakosan awe baniton nyon.

Yuu, okerer anyun mbaret ab nyanyek, nyanyetutok anyun kokokoit keput, okere kwony neinguruksei kopute nyanyek ako kagonyit kiretisiek chechang nea chichiton, nyanyechu kochetoltol, moche koip inguni ipakwalda en chiro nyanyetutok chik.

Chichi ko makonor komie nyanyekchi. Akere ale kinyopirkei nyanyechuto. Eng kerenyu kora, akere ale kinkonyopirkei, koyakikitu chechang akere tindoi tuguk chetuen oleo, ako ndakitile nyanyechutok, konuniotin oleoo.

Ni kokolsetab mauek kindini anyun ng'ung'unyek takalkalit korong kechop komie en tokolkolit notok akende minutik chemoche imin ketikab mauyat, yeitia anyun kepangan anyun tokolkolochuto tindoo ketik kepongonchi tirisho akepanga ichek en selifishek, asikopit konyor asista komie akere ale kimine anyun eng oleu ko asikomuch koripokis komie.

Eng pikchaini akere kapchi neminye oleyamat. Iporu akot kot neminye, inatunyi komi ketik chesinkililen. Kapchi ini komi kwan ak kamet ak lagok. Ka tebi anyun ng'uny eng sang alen mi kotikoni lakokwai akopo olekiteptoi eng kasari.

Akere sikiryet. Sikiryonito kokirotyi tuguk cheterter batenyi, mi tamusitap anyun mwanik ako mi tuguk alak cheterter batet, nkoker ko uni bunu siro sikiryoni. Mi emet anyun neyamat ngaker koyomyotin ketik akolole asista ako momi akot oret niketildoi.

Ni ko temisietab logoekab ndizik akere kab ndizik mi kamani tindo lakwet en batet kosemberi ndizikyik, achomen anyun temisioni ngamu kisikyinike ndizik chekyome, kiome koik logoek kiyoi kora, keam ko aketyonatyon kou kimiet, kora komuch aalnda ndizik kopa soket asosikyike kelchin.

Ni ko ripsetap kiakik eng emet neyamat. Nkaker kolole asista, ak ko o kuiwet. Tuchutok anyun ko chokipendoti kecheng'oti oamitwokikap tuga ak beek ngaker, ko sokityotin tuchuto, tugu koroswek ako tuga anyun chechang. U kele mi kouei kobendi olda ake, oletakomi beek akomi suswek.

Teimuite kitikin eng lainda lainitak ii kokoi Iman lakini akere ale inoktoi, unitok lainda kila biju tukul ii ikere kokakomin lainit kongeten, ako moiku Keny, kijokchini kasit eng tai Yun, kikir inguni komure sait akenge kokai naktei, kokainyoru toteret, asomin kotai muite.

Koimutiet nenyoru serikali yeikoitoi boisiet ab musoknotet , ko moityin piik chechang ngamun piik olewo ko mopoisien musoknotet , kora komoite network kosorwek tugul en kokwotinuek chechang nito anyun ko koimutiet newo nibo network ak nepo naet , motindo piik chechang naet .